Inoni ko oret ab muswoknotet nebo ecitizen nenyorchin gee bik boror boishonik ab serikali cheterteren chechoton ko cheu kesir gee sinyorchi gee katit nekimondoet emotinwek ab sany kii, kesir gee sinyorchi gee leshenit nekiketen karit tii, kesir gee asiliban aisurutyet, kesir gee asinyorchigee katit nebo siket tii, kesir gee sinyorchi gee katit ab atepto nemie, kekonor asinyorchi gee korik chekororon kobun serikali, kesir mungaret tii ak kesir gee asinyorchi gee katit ab kotunishet .Oraniton bo muswoknotet komiten boishonik chesire elibshek mut chebo serikali kobun ministrishek chesire bokol cheterteren en emet, oran niton bo muswoknotet koimuch inyorchi gee en wui tukul ole imiten iboishen simoit anan ko komputa.

Ochome pitet ko oret agenge nebo teret ab isirek ab minutik ,ochome niton ngamun pitet keyoe en chepchepindo nemii barakiat akoribe saisiek chebo teroniton. Ochome pitet koraa ngamun pitunotin kerichek cheterteren chetot ipiten mnutik asikopit imar isirek chuton. Oret ab pitet koraa ko imunch konyumnyumun rabishek cheboishen en teret ab isirek chuton ngmun iboishek kerichek chetutukin ipiten komosto neo missing , oret ab pitet koraa kosib koboishe ak koter isirek choton matkoboki minutik en imbaret ,ko noton amunee asiochom oret ab pitet kosir oret ab kipgaa en teret ab isirek ab munutik.

Inonii ko apitab Digi Farm kobuun kombunitab Safaricom, apinii ko oreet akeng'e neboo muswoknotet netoreten temiik asikikochi toretet akoboo temisenywan neboo atkai tukul, bokomonut mising boishetab Digi Farm en kokwet amuun ikochin temiik rabishek cheimuch kotoreten kee asikotes minutik kwaak, koraa konyorching'e temiik katoldolik ak tenderek chekimine en oliet nemii ngweny kobuun oraniton niboo muswoknotet neboo Digi Farm, yakakomin temiik minutik kwaak kokonu kotikonet akobo elekiribto minuti chuton akoi kegol akoi kekes, yee kakekes kora kochengyin temiik indonyo olee oldoen temiik tukuk kwaak chekakes en oliet kora nemii barakyat.

Ochomre nebo barakyat amun en otindenik che chik che onyin missing ak konetisyen nyin akopo atepto nemie en sobet ab kimukulmet, niton bo barakyat ko inete bik tukuk cheterteren che choton ko cheu chebo kandoinatet ak atepto nekararan che choton ko tukuk chekimokin gee en kokwet, koraa konete bik olenyolu ibankande gee en sobetii, ak ole inoitoi bunyondenguny missing ak inai gee ok inyee inetech koraa olenyolu kechopjindegee tukuk chepwone en sobonywek kyok en kila ak kila.

Inoni ko apit ab tala ne noton ko oret ab muswoknotet nekisomen rabishek, oraniton komile bik ngamun yekikere kokokikochi rabishek cheite elibushek sosom ak somok bokol somok ak konom, mile bik niton ngamun kokikochin rabinik chechang missing en oret ab muswoknotet ako mokinge chichiton kingen kityok akobo tukuk chekokoito inendet kan kosire gee en apit niton. Mile bik koraa chichiton ole kokerto apiniton amun kooroken kotko kokikochi rabishek choton anan tomo.